Tij pitho chiemo oselokore ahinya bang' kinde aluora aluorawa, gini higni mokalo ne watimo pitho gi lwetwa ka watingo' e okapu, to ne nitiere puro matek gi thok, nyakane alafu nyakane koth koth ne bedi mondo chiemoni odongi' maber, to ne ok odwa chieng' makech ahinya manyalo wango' gini, ne en tich matek kabisa, kinde koro gik moko mange'ny oselokore , tinde nitie machine mapitho mamiyo tijni bendo mayot kendo ma.

Mae en oduma, to oduma tije ngeny, kapok otegno to wanyalo kawe wadhi wabule, waloso go abula, to kendo tije machielo kendo ka pod e n e puodho ka osetegno to wadhi waritho, ka waseritho wamoye, kose tuo, wasuse, kose suse, kose suse, wanyalo wadhi warege, koserege wanyalo loso go mogo ma waloso go kuon ma wachamo. To kendo be inyal tii kode e tedo nyoyo. Mano e tije kaka chiemo.

County mantiere en county mar Homa bay, tije nge'ny to nitie tij mag piny kod loch, egimaduong' ahinya , ji mange'ny puro cham kaka oduma, oganda, niang' ema ngo'ngo ahinya koni, bende nikech county nie tho nam lolwe, loch en tich maduong' ma jimange'ny timo kaka ohala, to nitie uso uso mar rech, omena , mbuta makelo pesa ne jo county kae , makelo lony e county kae

E pichani nenore ni jii puro alot e yoo manyien ka gitiyo gi watai molos gi hayanda ma opong gi loo. Yorni konyo e puro alot e medo matin kendo miyo bedo maber kuma chieng ngeny to koth tin

Pichani aneno ni ji puro alot e yo manyien. Kagitiyo gi matayi mols gi tayanda ma opong' gi lo. Yoni konyo e puro alot eka gibedo mang'eny to be gidongo maber kumachieng' ng'eny to koth tin.

Pichani tango' niang', niang' monga'di matindo matindo, to niang' inyal cham inyalo cham niang' to supne emimunyo to kisetieko to ingu'tho modong' to be inyal ti kode e loso sukari to be kakosenga'do matin kamae ni be inyal kendo pithe mondo onyuol niang' moko mange'ny.

Gimineno kae en waru, waru waru en chiemo michamo, ipithe to inyal ipithe kaka chiemo michamo koso mar timo ohala, inyal kawe to itere e chiro ouse mondo okelne jauso pesa.

Kae aneno ngato ma toko chiemo toko chiemo to chiemo no chalo ka en ogwal mosetedi, to bathe kanyo e mesa kanyo be aneno kanitie kongo. To ngani be aneno ka obuok gi ogwal ma otedne no, to be aneno kabe elwete kanyo aneno saa

Nyithindogi koso jogi neno TV, to sigana manoniyo ahero neno TV kabisa en sigana mar Luanda Magere mane anene TV mane otimore chon, mane Luanda Magere en ngat moro mane nigi teko ahinya, tone okonyo to norito joluo tobe kata kane ichuoye gi tong tone ok nyal chuoyo dende tobende neok onyal chwer remo. To no nodhaw ne joluo. To kaka notho, notho nikech nochuo tipone emane onege. Sigana no emane ahero kabisa ema omiyo nahero neno TV

Magi ka aneni jotelo kose jo siasa, mane wagonegi ombulu samanegithi e yiero mondo mi gi thi chungnwa, e bunge mondo giyal wechewa ma wa, mondo be gikel jongruok e aluorawa kae to magi koro gi jitendwa mek siasa mane waiero .

Gima biro e pacha kaneno pichani en aneno dhiang, taneno nyako ma omako iwe. To kaneno dhiang aneno mana ka wanyalo nyiedhe mondo okel chak, chak ma jii madho. To be ,be inyal nege, to ingade, to ringe inyal usi mondo walos go mwandu kata ohala mondo okel dongruok. To kae ekuma, mae e dipo kuma gininde ga

Pichani aneno dhok, dhiang maduong gi nyathine. Koro tijni aneno en mar rito dhok, to be dhok nyalo kelo ber mar chak tobe ring gi inyal usi mondo olos go ohala mondo oyud mwandu manyalo kelo dongruok. To ka aneno nyathi dhiang ni odhoth, to odhi dongo to en be odhi bedo, kobedo mawuoy wanya tiyo kode e pur, opurgo puothe mondo okonywa kelo cham mangeny

Pichani miyo aparo, en picha mar dhiang to miyo aparo sigana mar Nyamgondho mane onyuomo mine mangeny to nitie chiege achiel mane nigi osiep machiegni kabisa gi dhik, gi dhok. To Nyamgondho ne ok ohere tobe ne rite marach, ne rite marach kabisa, to nitie chieng moro ma chiegeni noringo dalane to okaw dhok ,dhok odhigo. Koro sigana ni nyiso kaka dhok gin dhok maber nikech gin kaka mwandu ,to kata kaka chiege nodhi, dhog go nochung ne mwandu mane owuok go, mane odho kochako go ngima moro manyien

E picha kanyo gima waneno en apoyo. To apoyo ni en olemo michamo, michame, inya chame tobe inyal tii kode e ohala mondo olos mwandu okel dongruok. To be nitie kodhi ne marotenge matindo tindo manitie eiye, mikao tidhi ipidho to dhi dongo, kosedongo dhiolo apoyo moko mangeny kendo minyal cham kendo matin be timgo ohala, kamano

Gima nitie picha kanyo iluongo ni samosa, samosa ni ilose gi gik moko ariyo. Itiyo gi mok chapat mikete pii tidwalo to iloso maber alafu ikaw olayo, alayo, alayo no ichwako kisechwako mosebedo mayom, ikawe tikete e mok chapat mane isebano ma iseloso cha to kisekete iye kanyo miselose misetwe maber tikawe tiole ei moo. Kisekete ei moo maliet, to odhi bedo kaka ochal e pichano

Adhi chako gi nying' jowuoy abich, to adhi chako gi Omollo, Ooko, Okello, Omondi gi Opiyo. Aya kadhie nying' nyiri e gwengwa nitiere Atieno, Anyango, Achieng, Akinyi gi Nyasembo

Migao mar kor luasi kod giko e Kenya kae ema rito to rango weche mar kor luasi. To oloso chike kod ranyisi manyalo rito ber mar mon gi chuo kanyakla. To be okelo ngwech kuom ratiro mar kor lwasi to be okonyo jomo ose, ose nwango chandruok nikech kor luasi. Be omedo teko mar mon ka omiyo gi somo mondo ginge ratiro gi, ratiro gi, mondo ginge, ginge chik marito ber gi, to be gitedo chokruok mar chuo kod dhako to be nitie ratiro marito timbe mondo kik keth ratiro mar mon

Kar somo gidwaro klas kuma inyal dhi puonj otimre gi buge gi kalam, tobe jopuonj nyaka bed, joma dhi puonjogi. Alaf be nyaka bed gi kwe kuma onge lweny mondo puonj otimre e yoo makare gi eyoo maber kabisa. To be nyaka puonj gi be yore mar loch nikech Homabay ,gima timore mangeny en mar loch nikech gidake e dho nam lolwe ,kuma nitie rech to mondo be opuonjgi e wach ohala mondo gibed ka ginyalo uso rech gi..

E picha kanyo aneno mchele, spaghetti gi oganda. Wachak gi mchele gi spaghetti. Ikaw pii gi sufuria iketo e kendo, kiseketo e kendo iketo chumbi gi moo e iye, ka pii osechwakore tikaw spaghetti gi mchele ni ni iole iye kanyo to iumo tiweyo mondo ochiegi, ka pii oserumo ma ineno ni osechako two kama igolo iketo bath ekanyo, to ikaw oganda, ichwako oganda, ka oganda osechwako miwinjo ni oyom yom kama, tikaw sufria kendo iketo e kendo ,iketo moo ingado kitungu eiye, ka kitungu osechako chiek kama tikaw tomato be ingado maber o iole sufria manie kendo kanyo kuma kitungu osechako chieke to irito mondo ochieg mine ka tomato tore kama kendo iketo chumbi, kiseketo chumbi to ikaw oganda tiole iye kinyalo medo royco koso ok inyal medo, to kose kise keto oganda kamano tiketo pii moro matin mondo obedga sup, kosechiek ka koro itoko kaka otang e picha kanyo

Gima timore e pich kae en aneno bando gi puoth bando to be aneno jokmoko kanyo mabulo bando. Gibulo bando mondo gicham bandono. To aneno ka jokmoko osechako chame ka jokmoko kudho majno mondo oliel mondo odhi mbele bulo bandono.

E picha kae aneno laktar kanigi jatuo. kopimo jatuo ,opimo jatuo to gikma laktar tiyo ga go e tijni gin gik machal ka yedhe motiyo go e thiedho jatuo mobiro ire, nyalo bedo mimuonyo koso mimadho. To be nitiere sindan minyal tigo sama ichuoyo go jatuo mondo ochangi kata golo rembe mondo odhi opim

Gima biro e pacha ka aneno picha ni. En osiptal. Osiptal gi jatuo monindo e wi kitanda kanyo. To gi laktar mantie bathe ma to aneno be kanitie ng'at mochung' e bathe kanyo. To laktar temo pimone ango machando jatuone. To kaneno kame to aneno mana ka laktar thiedho jatuo, Jatuo no chalo kagima ohinyore.

Kae en osiptal, to osiptal kae ineno ka miyoni oya nyuol to tich motimore kae en nyuolo nyathi to tijni timore ga e osiptal to laktar ema timoga tijni ,ema konyo jatuo, jatuo koso miyoni, miyo manigi ich mondo ginyuol e yoo maber

Ekinde machon jii ne tiyo gi sigana, sigana e nyiso kido kod timbe mane timore chon tobe ne ginyalo tiyo gi wende, wende mane be nenyalo nyiso kido kod timbe mane timore chon

E jotelo te ma Kenya osebedo go, ka chakore gi mzee Jomo Kenyatta, Daniel Arap Samoe, then nw wan gi kendo, Uhuru gi Kibaki, Uhuru gi Uhuru to sani wan gi Ruto. Ma neno ni nokelo dongruok maduong' dawach ni en mzee Jomo Kenyatta nikech en nokelo ,nochoko somo kane somo osechako bedore e piny kae. To be nokelo osiptende, manekelo thieth e piny kae. To en be nokelo kuwe nikech nokelo polise manerito jopiny gi jolweny manerito jopiny. To bende yo wuotho be nokelo geche manekonyo ji wuok kumorachiel gidhi kumoro kendo. To be nodongo ohala ,to ji be nenyalo timo ohala gi jopiny moko ka machal gi Uganda gi Tanzania.

Jotelo mag siasa mosebiro e gwengwa chalo ka jakwed sirkal miluongo ni Raila Amollo Odinga gi ja jatend kaunti wa midendo ni gavana Wanga ema osebiro e gwengwa

Jakedo mongere ahinya e piny mar luo en Luanda Magere, Luanda Mager mane dhaw ne joluo, mane rito joluo to notek, to thone be netek kata ni chuoye gi tong, ne ok otho nyaka chieng mane gichuoyo tipone ma otho

Mae iluongo ni obuolo, to obuolo nitiyo kode kaka chiemo to jii nechame. Nitie moko michamo be nitie moko maok cham. Maok cham, mago rach ginyalo nego ngato to lakini nitie moko machal kaka mae minyal cham tobe inyal los kode ohala mondo okel ne jokma use mwandu mondo okelne dongruok

Chiemo ni inyal losi, inyalo chwake, kosechwake mosechiek tingado kitungu gi moo kosechiek tiketo tomato, kosechiek motore maber to ikaw mae iole iye, kiseole iye, tirudo matin kendo imedo e pii tiweyo ochieko koro maber, to inyalo toke bange gi mchele.